Ore ebae etipat tena kias, naa aisidai ena napikakini inkinejik ena tire, amu miinyal endaa sapuk. Kenya ake teine, ore peraposho naa keleku, nemeidim, nemetumoki naa aisiapirda. Neeku aisidai oleng ena, amu kenya maakutiti, nemetumoki ainyala.

Kaliki ajoki, ore petudung'okoki enkare, naa melaa. Neeku ore petumi atushukoki, naa pelak, nitoki ake awosh esimu aoshoki enkampuni ang', petumi airriwai, orfundi lenkare meshomo aitobiraki, neshukokini enkare.

Kaliki ajoki, metayoku enkayioni, petum aibung'a olorika. Ometabau oltasat. Ore eekunoto, naa keret, amu kinepu enkayioni eton itu iput egarri, neeku teneeku, naa ketum olorika. Nibung'aki oltasat, ometabau.

Enetipat enabae amu ore enkikenoto ekuna motonyik nemetumoki ashom oleng, nemetumoki sii atangamu mbaa kumok naijo moyiaritin, neaku aisidai tenikenori tewoi nebo petum atamok ewoi nadaare nintalam sii moyiaritin arashu atapashunye.

Ore eng'eno nayieunou tene naa eng'eno enkitobirata e kuna kidong'i oolotorok. Ore ake piiyolou aitobira kuna kidong'i neleleku esiai. Niyiolou sii atipika ewueji netumie ilotorrok. Ore peaku indipa aitobira, nintobiraki ewuei sidai nejing' ilotorrok neleleku esiai ataa enkitainoto enaisho teneaku etipika lotorok naa keleleku. Neaku, eng'eno enkitobirata oonkidong'i ninye nayieunou piitum ataasa ena siai.

Kaliki ajoki ore olola oing'uaa nkuapi eboo naa kebik ashuu keya erishata naado peetum atabau amu kore paa aisapuk olola oing'uaa nkuapi eboo naa emeli elotunye eimu enkare enaiposha. Neaku, kebik oleng', aidimayu naa olapa, anaa lapaitin aare ataa lapaitin ong'uan ashu imiet neaku kaitobiraki naliki ajoki meting'iria amu keya erishata ebau emeli edung'u nkariak ometabau.

Ore enkoitoi nasuj enkerai nalotu sukul ang' aisoma, naa peeng'as alotu aomonu orusa lenyjing'ata eina sukul. Ore peeidip, netumi aatisirr enkarna enye teina sukul neishori nafasi nelikini sii enkolong' nalotu. Ore eniare naa keitaasi entemet peetum ashomo inkilasini naaloito neas ina temet kore peeim neishori meshomo enkilasi naishaakino nelo.

Anyor Citizen TV. Amu, eeta ilomon sidan, naa kitasieku si ilomon. Ore akeyie tolomon oing'ua nkwapi pookin, naa kitabau. Neeku, anyor nanu Citizen TV.

Ore NSSF, naa enkipikaki impisai inonok, teniasisho, nikidung'i iropiyiani, aiteru iasisho, ampaka kenya nilo retirement. Nikipoi aisho impisai inonok apa nikidung'itoi torkasi, naaji pension. Neeku ore NSSF, na ekidung'i ekipikaki impisai, iyasisho. Ore peeku ilo retire, nikinchori ropiyaiani naaji pension, idipa ataasisho.

ore eninko tenitum iropiyiani ninterunye cyber cafe ino. naa ingoru impisai, too nkoitoi inonok. idimayu nilo ebenki, niomonu mikinchori loan idimayu sii nira olairemoni, niturisho nitum impisai nilo aingoru cyber cafe ino. arshu ira aolaramatani loo nkishu, nimir inkishu naitosha nena ropiyiani, niyieu nibolie cyber cage nitum iropiyiani nitum naa atabolo.

ore nkibelekenyat naas tenaaku olopisai le biotisho, naa kangas ayakikisha ajo keetae irkeek, too weujitin pookin neebakishoreki. ashu too sipitalini muj. ore eniare naitobir iwuejitin ebiotisho pookin, metaa ketii ildakitarini oora aare aashu okuni pee eretokino esiai. ore eneuni nelaki ildakitarini ipisai enye terishata nanare pee meitoki aalau esiai.

Ore oloisul, olalimunoni loo lomon oisul te TV e Citizen naa Rashid Abdalla tenebo o Lulu Hassan neetai sii Stephen Letoo olasirani loo lomon.

ore eninko tenintayu enarna torbuku loosilen le crb naa pee ilak esile niata. nikitumi aatujut enkarna ino teilo buku le CRB.eidimayu niiwa apa esile neton eitu ilak. neeku pee ilak esile, pee kitumi aaitayu teilo buku.

Aisidai enabae oleng, amu keret iltung'anak tarruesh. Neeku, enetipat pi tenereti iltung'anak tarruesh tomuruan, pookin. Neeku, aisidai enakias oleng. Amu ereteto sapuk, nebaiki si pooking'ae pooki tung'ani atarruesh temurua.

Ore peetai inkiboorot esiana ontokitin naishiakino ninyang'u oltung'ani nabokata naa peetumi atayolito netumi sii aatipik inkoitoi naishaa tenkinyang'unoto oontokitin ombarakinot sidan nainyang'ishoreki pooking'ai neaku ina peepiki inkiboorot esiana ontokitin naishiakino ninyang'u oltung'ani nabokata.

Ore pegoli intokiting ang', alang inorkulie dukai, naa menyanyukoro iwuejiting neinyang'unyeki toldukai opaasha. Idimayu ninche ninyang'utua tiai wuei, nelelek bei, nikinyang'unye yiok ai wei negoli si ake ntokiting. Neeku lasima na pilep ake bei, tenchoto ang',pekitum faida ontokiting nikimirta.

Enetipat enchetata oo nchooi tenkop amu, aisidai amu kerrip biotisho oltunganak. Ore emurua pookin nemeeta shoo naa aisapuk oleng imoyaritin naaidim aatupuku. Ore emuoyian naijo kolera okulie ake naaidim ayau ilo chafu loltung'anak naa kelelek oleng' epuku teina murua nemetii choo. Neaku kore enchetata o nchooi ata too sukuluni naa enetipat oleng' amu keibooyo imbaa kumok anaa moyaritin naayau olchafu le tung'ani teneitu epiki ewuei nenarikino.

Kiata ntokitin ng'ejuko tolduka lonkilani taata. Aataa fashon ng'ejuk nanyaaka alotu, inkilanik olewa. Kiata sii inkilani oontomonok ng'ejuko o fashon ng'ejuk nanyaaka sii alotu.

Ore ICT labs, naa aidan oleng', tenkisuma onkera e primary, o ne secondary. Amu kiteng'en, nebulu nkera eyiolo esiai e technology, arashu esiai omtandao. Amu ore ICT labs ,naa ewueji naisumareki esiai onkompitani, wesiai moj naipirta omtandao. Neeku keret inkera esukuul, meteng'enita asioki, eton etii isiaitin e primary o secondary.

Ore enaiko tenaisum naakaitodol kigira aituku ele kapet pokira nikibukoki enkare nikitum sii aatoshorr pokiraare, neyiet enchoto nayiet enchoto neyiolou sininye eneikuni tenaasi enasiai maakutiti neaku kaitodol ake kiboita agira nanu aituku neeing'orr ninye.

Ore pamanyor enabae, naa mesidai amu ore ena remoto olukunkuni arashu kuna motinyik, nemesidai amu keponaa, keponikini irkeek, nelelek einyal osesen ashu eyau enyamali, tebiotisho oseseni. Neeku, manyor oleng, amu irkeek eponikini iseseni.